ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene amu kadolita ajo eunore oondaiki napashipasha nagira aasa tene ketii eunore oompuka enewueji tenebo weunore e kitunguu itushulakino tolchamba lobo neeku ore entoki nagira aasa tene naa ina unore oondaikin are napaasha aa kitunguu ompuka.

ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene amu ee ore enka, ena naa enkampuni naitasheki irbaribarani oo naa ninye nagira aishooyo kuna kipandeni aa driving license aisho iltung'anak neeku ore entoki nagira aasa tene naa ee oltung'ani ele loshomo aing'oru aa license ashu eshomo aisomeya esiai e ereware oongarrin neeku ena license idipaki aishoo.

ee ore inyamalitin ashu ingolikinot natumore aasita esiai naa kang'as alau entoki naji aa network naa ore network naa kaisaidia naaji mairorie irkulie tung'anak oolakua ore enkay meetay enkare kelelek aa ore enakop naa orpurkel nemeetay enkare ore enkay, ore enkay golikinoto naa engolikinoto orbaribara amu eya nemesidai irbaribarani neeku keya naamitiki ina aas esiai.

hello,e Jackson supa dii oleng oo kai dii apa iima olonyorr Enkai amu maabayie taa pi nimina ee paa kai koree apa yie ira supat? miata enyamali, olee imina taa oleng kejaa esupatisho naa ninye tinaalo enkop inyi? iserian akeninye pii miata enyamali? ayia otiake ee neeku mimuoi akeninye? ayia naa olonyorr Enkai.